Ka adwaro puonjo ng'ato kaka onego otim tijni, mokuongo obronyise mondo opur puodho maber, bang' puro puotho to ogo magoka kata laini mikete e kodhi, bang' ka oseloso mano to obiro kawo kodhi mane opith e kar pitho kothi to oketo e bugni ma osegoyo kendo oloso kuma ohula nyalo kadhe maber ma koro pi ok gudre e puotho. Bang' pitho to obrokawo pipe madongo to oketo machiegni gi kuma chiegni gi kuma odwa pithe mondo tiend alot kata gima opithi bedo mang'ich sechete kendo nyalo dongo. mae miyo wabedo gi chiemo e miyechewa

Ka arango pichani to aneno ka ndara opong' gi geche ma ochimo yor achiel, kendo gisebudho e yor kae, nikech yo olos gi konchiel ma gari achiel kende ema nyalo kadhie. Ma en tich maduarore mondo jatelo ma ochung'ne loso ndara oketie tim kendo gipuonj jomatatu kaka ng'ato nyalo riembo e apaya maber moktuomo ng'ato, kendo kata kaka jopuonj kata joma loso ndara onego oket nderni mang'eny ma geche nyalo luwo ahinya to seche ma ji thiyo tich gokinyi kata giduogo e udi godhiambo mondo ndara okony mondo ji ochop piyo

Weche duto manigi nengo kae en ni mokuongo, ei kar somo kae nitiere japuonj moruako abuog rombe kae gachiel gi jopuonjre, kendo japuonj temo puonjo nyathi kata japuonjre gi masinde mag lony manyasani mane ochiwni sikunde mang'eny e piny kae, kendo sikunde ma opogore opogore. Somoni konyo nyithi jopuonjre ni mar ginyalo neno kata giwinj gimatimore to japuonj bende bedo gi yot ni mar kosepuonjo to mochiyo tich monego jopuonjre tim dala to japuonjre bedo gi tich mayot mar timo tich mar japuonj omiye kendo nyalo miyo obedi.

Gini itiyo kode e loso chiemo mawachamo, kaka mok chapat, mok nyuka, magi gin gik mawuok kuom gini, kendo ipure e laini kendo idoye gi machine maduong'. Bang' ka oseikore sama itimone keyo to itiyogi masin maduong' mang'ade, koseng'ade to tweye mapang'e maber kata magol kothi bende, kothi mogolnie itwoye kosetwoye titere e masin kuma irege mondo obed mogo minyalo tedgodo bang'.

Ka arango pichani to aneno jachiu thieth kata laktar, kendo oketo masin e ite kachiel gi kor nyathi matin ma okel kar thieth, mondo owinjgodo kaka kor nyathi chalo kata adundo mare gwecho. Thieth ailani ithoro kele nikech en thieth ma ichiwo nono, koro ng'enyne ji hinyo bedo mang'eny e kuonde thiethgi, thieth ahilani ng'enyne itime e sikunde, but kanisni, kata e yi chiro ma inyalo yudo ni ng'ato onge gi pesa ma onyalo thi godo e kar thieth to kobedo gi hawi moker thieth hainani e kor gweng' to obedo gi mor nikech

Ka aneno pichani, gimabiro e pacha, en higa mar aluf ariyo gabiriyo, mane sirikal mamalo onyiewo mashinde matindo majosomo nyalo konyoregodo e sikunde, kendo waneno ka japuonj margi, nikodgi machiegni kendo nyisogi gima onego gitim, bang'e to obrodong' kata obrobedo oko matin ,mondo owinj godo kata onen godo nyithindo mapod nigipek e somo mar mashin manyien mane sirikal mamalo ochiwo nono ne sikunde mane nigi teko mar sitima, kendo ne nitiere gi jopuonj mangi lony mar.

Ka anono picha ni to aneno ka ji obedo e od thieth, kendo ng'ato ka ng'ato obedo e kitanda mare monindo, kendo mae nyisoni kar thieth machal kama opangore maber kendo oler kang'iyo kendo pichani to aneno ka jogo ma ochung'ne thieth wuoyo kod jatuo moro achiel mondo giwinj pache kaka gisebedo ka giyudo thieth are ne odonj e kar thieth kae, kata mana pek majotuo bedo godo bende giwinjo bang'e to gingiyo kaka ginyalo konyo godo jatuo mondo kik obed gi pek.

Ka anono pichani to aneno jalno ma iluongo ni Mike Sonko mane en jarito, mane en governor mar boma ma iluongoni Nairobi. kendo owuotho e yi boma gi jorito mage, ka ong'iyo gigo matimore kendo aneno ka omor ka owuoyo kod miyo mauso machungwa kendo omedo jiwogi. Uso ma miyoni usogodo en ok en tich mayot nikech ka ok itang' to inyalo mayi bagni, inyalo mayi simbi kata ongwe yamo mari ma paro lalni kendo idong' nono. To bang'e onyalo yudo machielo kaluore

Ka anono pichani to aneno ka obila mang'eny ochung' e lak apaya, kendo nitiere gari ma obila manyako siemone kuma odhi ochung'e, mae nyiso ni jorit polise kata obila ma ochung'ne ng'iyo ndara kaka chalo temo nyiso ni ka ging'iyo chal mar gari. Obok mar gari oboke ma gari onego bedgok kendo ging'iyo ni gari oting'o ji adiwa to gari bende nitiere e ngima maber ma ok nyal kelo masira ne jo wuoth. Mae en tim maber ma obila timo to seche moko iyudo ka gitimo marach mar choko pesa kuom

Ka aneno pichani to aneno nyidendi ariyo, kendo gilendo koluore gi yo mbui, kata e nyakalondo kuom tich magitimo. Lendoni chopo kuom ji mang'eny nikech okadho bende mang'eny yudo lendoni mapiyo kopogore gi yude e oboke mar piny owacho ma iuso. Mae en achiel kuom lendo maber nikech okawo saa matin to kendo ng'enyne ji ohero somo weche maya ka gi kacha kata ma tuch kata neno gimatimore e nyakalondo magi mag udi kata e wang' jowi be.

Gima biro e pacha ka aneno gini, to nyisowani nyaka wabed jogo maler kata mohero ler e aluora e kuonde mawadakie, omiyo ikete kuonde ma ji thoro betie mang'eny kaka kuma iyithe gari, dukni madongo kaka supermarket, kuonde ma jo geche modhe mo, mondo kobedo ni ng'ato onyiewo gimoro kata chiemo bang'e to kasuku mane oketne chiemo to nyalo bedo thuolo wite e hiye kanyo, mae miyo aluorawa bedo maler kendo luongo welo mondo one kaka bombewa ler. Machielo wito yugi e yi kama oketno

Gima biro e pacha ka aneno gini, to nyisa ni jogo ma odak e aluorani gikadhe e weche mapek ahinya, nikech kuma iwite taka onge kendo seche moko bende iyudo kendo mae ndalo ma koth chwe ji thoro bedo matwo kaluore gi tuoche mamuoch nikech aluora ma ochido, twoche kaka nyaldiema, twoche kaka maleria nikech suna ohero kuma ng'ich kendo gidakie pi ma okudore. gima aneno kaeni aneno takataka ma ohol kamoro achiel.

Ka arango pichani to aneno jo chiw thieth ma ochung' but masin makonyo ng'ima mag nyithindo matindo, ma iyudoni onyuol ka pod gitindo ka pok gichopo dweche ma onego onyuolgi. Kendo masindni ng'enyne kata thoro tiyo kod teko mar sitima mondo nyathi owinj liet mana kaka ne owinjo liet e yi min mare. Tijni itiyo gi jogo ma olony kendo ohero ng'ima nimar kik ng'ima lal seche maginie tich. Masindni ng'enyne iyude e osiptende madongo mapiny owacho kendo ipuonjo laktere kaka onego girito nyithindo ma onyuol kapod tindo.